Tũkĩambĩrĩria na ũgima mwega wa tĩri, nĩ kuga atĩ tĩri ũcio nĩ tĩri ũrĩa ũkinyanĩirie ikĩro, cia kũhandwo mĩmera kana o mĩthemba ya irio, ũgima mwega wa tĩri nĩ kuga atĩ tĩri ũcio wĩna onoru ũrĩa wagĩrĩire, na kuga tĩri ũcio ndũrĩ na kĩndũ wongereirwo gĩa kũũthũkia. Ningĩ tĩri ũcio nĩ ũkoragwo ũthũrimĩtwo ũgakinyanĩria ikĩro, ũguni wa tĩri mũnoru kana tĩri ũrĩa ũkinyanĩirie ikĩro ũkoragwo wĩ kũhe arĩmi magetha mega, na mĩtĩ ya, kana mĩmera ĩrĩa marahanda ĩgakũra ĩtarĩ na mĩrimo, ĩgakũra ĩtirĩtie mĩrimũ yothe, na magetha makaingĩha o kwĩingĩha. Ningĩ ũgima mwega wa tĩri nĩ ũnyihanyihagia ngarama ya mũrĩmi tondũ ndabatarĩnĩkaga gũthiĩ kuongerera indo ta ferterizer, kana kũhuhĩra tũtambi, nĩ amu tĩri ũcio ũkoragwo wĩna ũgima mwega wa, wa tĩri ũkoragwo wĩna ũgima mwega mũno. Ningĩ harĩ ũmenyereri wa tĩri, tĩri nĩ ũbatiĩ kũmenyererwo na njĩra njega mũno, na rĩrĩa tĩri wamenyererwo na njĩra mwanya mwanya ta kũhanda mĩtĩ, kwenja mĩtaro kũgirĩrĩria tĩri ndũgakuo nĩ kĩguo, kana ona gũtukania irio harĩ tĩri, nĩ gũtũmaga tĩri ũkorwo ũkinyanĩirie ikĩro iria cikinyanĩirie nĩgetha ũhandwo mĩmera na mĩmera ĩyo ĩke wega.

Kuma mũgũnda-inĩ wakwa, nĩ nyonaga buroteini iria ciumanaga na mĩmera ta mboco, njahĩ, ndengũ, kana irio mĩthemba ya cereals, irio icio nĩcio itũheyaga buroteini mĩrĩ-inĩ itũ. Irio ici nĩ cibatiĩ gũkorwo ikĩongererwo ũhoti, na cikahota gwĩtiria mĩrimo nĩgetha buroteini ĩkorwo ingĩhĩire o ũrĩa kwagĩrĩire, irio ta njahĩ, kana mboco, nĩcio makĩria acikoragwo ciũĩkaine mũno, na nĩcio ihandagwo nĩ arĩmi arĩa aingĩ. Ũndũ ũrĩa njĩkĩte kũongerera mĩmera ĩno mũgũnda-inĩ wakwa, nĩ gũthiĩ na mbere na gũtigĩrĩra tĩri nĩ ũkinyanĩirie ikĩro iria ciagĩrĩire, ngahũrana na ria, ningĩ ona ngongerera thumu harĩ mboco ici, nĩgeha cihote gũkũra cirĩ na ũgima mwega, na cihote gũkorwo igĩthondeka puroteini ĩrĩa yagĩrĩire. Ningĩ nĩ ndigagĩrĩra atĩ, buroteini kana mĩmera ĩrĩa yahandwo, yahandwo kĩmera-inĩ kĩrĩa kĩagĩrĩie, nĩgetha ĩkahota kũruta buroteini, na njĩra njega, kĩmera nĩ gĩtgeithagia kũmenya rĩrĩa mbura ĩkura, na rĩrĩa mũmera ũyũ wakinyĩrwo nĩ maĩ makwĩigana ũgũkorwo wĩna buroteini ya kũigana.